Ore mbaa nayieu ibenkii eton itu kinchori esile, naa ore enedukuya, keyieu benki neyiolou ajo, kanyioo piyieu enasile. Kanyioo ijo pintaas kuna ropiyiani tenikinchori. Ore si aitoki, keyieu bank neyiolou pincho inamba inonok e ID, pincho ninche inamba inonok e ID, ashu passport, ashu duo ena licence olderefani. Ee. Keyieu si benki neyiolou tenaa iyas oshi, tenaa ira oltung'ani loigero, ashu olimigero. Yani, keyieu ake neyiolou ewueji nitumie oshi iropiyiani, petumoki atodol tenaa idim atalaa nena ropiyiani nijo piya.

Kesidai teniasishore oltungani mpesa amu, ore mpesa melelek peekipuri iropiyiani enaa teninap duo iropiyiani tembene. Amu keeta naa mpesa pin naa teneaku iyie ake nayiolo pin ino keeku melelek tenikipur oltungani. Ore sii aitoki kenap mpesa iropiyiani kumok alang' etaa ina nanap embene. Neeku kenap mpesa iropiyiani kumok. Ore sii aitoki ore mpesa naa kelelek tenepik iropiyiani mpesa teniyieu nintumiya naa kelelek, tenenitum nena ropiyiani inonok. Neeku kelelek enkitayunoto oo ropiyiani tempesa, tenijo duo ainkor etiu enaa tenipik iropiyiani inono mbenki.

Ore irmalimuni lotii sukulini nalamita taon, naa kenyamal oleng ejo maiteru enkisuma edijitol tosukuulini aitumia duo masaa naijo nkompitani. Amu ore enedukuya, melelek ake pitum sukuul, nemetaaniki taon, naata ositima. Na ore kuna mashinini edijitol, enaa nkompitani, kitumia ositima. Neeku, meidim kulo malimuni aitumia kuna mashinini edijitol, amu meetae naa ositima. Metumi ositima te tesukuul.

Ore nai imbaa naidimi ataas, pesidanu enkiremore tonkatitin pookin, amu inyale naa oloing'ang'e, ore enedukuya, peuni irkeek. Amu ore teneuni irkeek, kipotu nche irkeek enchan. Neeku, peuni ake irkeek kumok. Ore eniare, ore ake enoolong' nasha, peokuni enaare enchan. Petumokini aitumia, tenemetii enchan. Neeku peokuni enkare toltankii, ashu eturi duo isilanke ashu, eturuni enkare tenkop. Ore si ai bae, ping'ori enkulukuoni. Ping'ori enkulukuoni, peuni nkujit, peuni nkujit amu ore tenesha, meoroo enkare enkulukuoni. Ashu si duo noshi olong'i olameyu, naatae, noshi olong'i olameyu naatae osiwuo sapuk, pemeake enterit.

Ore nai tenanu, ore mbaa naidim atejo, ah ajo kibalunye, ajo keeta iltung'anak isipat enye, ore enedukuya, ore teneiting' ilarin imiet, kepuo iltung'anak agelu ilarikok lenye. Ore si ai bae, naa, keeta iltung'anak kepuo iltung'anak nkanisani enye naayieu. Ana taata tenira oltung'ani osilamui, ashu tenira duo o kristo, ilo ake kanisa ino. Naa tenimiyieu si nilo kanisa, naa kisawa ake ina. Meetae oltung'ani likinkilikwan. Ore si ai bae, naa kidim iltung'anak airoro, nelimu intokiting nayieu ninche. Anaa duo taata, kidim iltung'anak atoliki sirkali, imbaa torrok naasita. Nimibung'i ilo tung'ani, ashu nemeji, ketaasa ebae torrono.

Ore oshi taata kuna olonki tenanu, meserian tenirag oltungani inkotelini. Amu ore tenkoteli kelelek kipuri ashu arashu ninye kiari tua. Neeku mesidai tenirag oltungani inkotelini, amu ore naa enkoteli miyiolo ajo kanyio nagira aendelea. Kidim ninye aaku kulo tunganak oigeroki tenaoteli ninje likipur arashu ninje likiponu aar. Matejo naaji tenilo enkoteli nedol ajo iyata iropiyiani kumok, kidim naayiake aipotu kulie tunganak loretoki kipuri ninje. Neeku meserian tenirag oltungani enkoteli oshi taata.

Ore sukari naata suda ormashungwa, wenaata kuna kulie sudai, naa kesidai enaata suda ormashungwa amu, meetai entoki natoponikiaki tiatua. Ena sukari duo ake natii atua ormashungwa. Nemeeta entoki natoponikiaki, anaa duo taata matejo Coca-Cola, keponikini naa nkulie tokiting, pemeloku. Peku kemelok. Kake ore ena suda ormashungwa, meeta aitoki naponikini. Kitobiruni ake suda tormashungwa, loing'ua ilchambai, kitobiruni ake suda naa nemeloku. Neeku meetae inkulie tokiting naponikini. Amu, neeku kesidai ena suda amu, ore teniok ena suda ormashungwa, mitum imoyiaritin, mitum imoyiaritin, enaa teniok kuna kulie sudai duo naitobiruni ake, naitobiru duo ake iltung'anak.

Ore naaji enaidim sirkali ekaunti enairobi ataasa pipungusa eroro oogarin tiatua taon, ore enedukuya peas ilpolisi kulo lobaribari esiai enye aitobiraki, peeku kiibok ake igarin tiai alo nisho nisho ingulie aikunaki nejia, peemeeku ake kipornyoka igarin tiatua taon. Ore sii ai bae peeitobir ena sirkali ilbaribarani naaji torok, tiatua ina taon tenetii. Neeku tenetii ilbaribarani torok otii atua ina taon nitobiri, amu ore olbaribara torono keeu shida egira igarin aaim. Ore sii enkae bae pee epal ilpolisi eropare, aaku tenetai engari nimifaa peetii olbaribara nibunki olarewani leina ari. Meji pee isho olpolisi iropiyiani paa kishori meshomo. Ore sii ai bae pee inkurari ilderefani poookin, tenaa keeta ena driving license ore ilemeeta nibungi amu elelek meyiolo eneikunari oshi kuna baa olbaribara ereutai ingarin, neeku peeibunki lelo derefani lemeeta driving license

ore apa pee alo aked kulo donyio le ngong arashu ngong hlls ketii apa mbaa kumok naataasate. amu kishomoito apa kira kumok, amukishomo apa ana sukuul. ore endukuya ombaa apa nataase. ore ene dukuya, ore amu eme ildoinyio naapishan naa kulo kulo donyio le ngong. ketii apa nkera kulie nashomoito aing'ua nkulie kera tesiadi, ninguari nkulie tesiadi. netii nkulie, naatusulari tenkoitoi, epoito, ore sii ae bae, aa kelo ake irowuaj apa inoolong' oleng. neeku kirowua enkolong oleng neeku kenauru iltunganak aasioki.